Ore ena na kisapuk tenkopang nisulaki enoshibkata etasha ore kunatokitin na imaua oshi kebulu tentim ee ore oshi kuna maua na kisidain oleng amu kwlo nitumia ilotorok nitaunye enaishamo na ore ai oshibkuna maua na kisidain amu keeta orngusil sidai amu ore nye piim iyarat lenkopaang etubulutua kunatokitin na keeta orngusil sidai keropil iyarat tenkaraki kuna maua sidain ebulu oshi kuna maua nisulaki tenkata nasheita amu ore pelotu olameyu na keeye naa kuna maua.

ore peyie adol ena kadol ajo sipitali ena ore sii pee adol kuna tasati kelio enaa inataa keisho paa keetuo mipimi, ore enaa enadolta ena daki tari naitashe tene aa ena tasat kitodolu ajo kegira ajoki mishori kuna tasati ibukui ekilinik, ee kejo naa pee etumoki aipimo tenaa keeta ninye osrge, tenaa keeta enkare tosesen, iipim taa intokitin kumok ee pee eyiolou, metaa keyiolo tenaa keeta biotisho sidai tosesen neeku isidai enasai tenepuonu intasati kilinik.

Ore peyie adol ena baye kadol ajo ee ebeneyioi ena aa empukai aa mpoosho amu kelio ajo embeneyioi ena nainosita inoshi kukuuni naanyori okuna sapukin endaa tolchamba naa ore naaji ormarenge latotoning'o tena naa kenyorr naai eninyiang'u oltung'ani olchani okutakitini ntokitin teneuni tolchamba aa ore ake pee itum ilo shani nikutaki enaduoo mukunda ino, aa ore pee ikutaki emukunta mitoki nkukunik aajing' enaduo daa ino amu keeku kerishie ilo shani amu keeta ilo shani orng'usul laa keerr inaduo nguesin pookin metuata.